Wa mbere, o mũciari nĩ ahetwo ũigĩrĩrĩki wa kũrĩhĩra mwana wake cukuru, na ũrĩa atahotete agataithio nĩ andũ arĩa mehotete nĩguo mwana ahote gũthoma. Wa kerĩ, mũnini wa cibũ, no mũhaka amenyithio angĩkorwo kwĩ mwana atarathiĩ cukuru, nĩguo mũciari wake athiĩ auge nĩkĩĩ gĩtũmi gĩake kwaga gũthiĩ cukuru. Wa gatatũ, nĩguo ciana ici gũtũgĩrio, arĩa meka wega, arĩa meka wega nĩ ma tugagwo.

Wambere nĩ atĩ mĩciĩ-inĩ mĩingĩ ndĩrĩ mahiũ ta ng'ombe ya kũmahe thumu, ũgakora ningĩ mĩciĩ-inĩ ĩngĩ ndĩrĩ na mbia cia kũmahotithia magũre thumu rĩu ũgakora mĩgũnda yao ona ndĩraruta magetha marĩa magĩrĩru mũũno. Wagatatũ, gũkaga andũ aya mathomithanagia ũhoro wa ngirigaca arĩa mangĩhota gũthomithia arĩmi mamenyee mamenyee nĩkĩĩ mabatie gwĩka na mĩgũnda yao. Ũgacoka ũgakora mĩgũnda niĩrekereirio nĩ arĩmi amwe gũthaya makaga nginya kũmĩhanda o nakĩ, ũgakora nĩngĩ kwĩnaa, ũgakora kwĩna riya rĩmwe rĩtahotagaa rĩtaambĩte mũno ũndũ atĩ nginya rĩtirahota kweherio mũgũnda-inĩ nĩ ũrĩa rĩciaranĩire.

Arĩmi magethaga irio ciao kuma mũgũnda-inĩ, magoka magacianĩka riũa-inĩ ngina cikoma. Macokaga makanjia kweheria gĩko kĩrĩa kĩ irio-inĩ na njĩra tofauti . Nĩ atĩ wa mbere no matũmĩre rũhuho, rĩrĩa macihurutaga rĩrĩa kwĩna rũhuho, gĩko kĩu gĩkeherera irio-inĩ. Nĩ macokaga magatũmĩra moko mao gũthura kĩrĩa matarona kĩagĩrĩire irio-inĩ icio nĩ getha cigatuĩka theru na cingĩigĩka citegũtharĩkirwo nĩ tũtambĩ tuothe, tuotuothe.

Wa mbere ũbatiĩ kũmenya nĩ ihinda rĩrĩkũ rĩa rĩera, nĩguo ũmenye nĩ ihinda rĩrĩkũ rĩega rĩa gũthiĩ gũtega thamaki ciaku wa kerĩ no mũhaka ũkorwo na gatarũ, ũkorwo na mũiko wa kũhũra maĩ ũcoke ũkorwo na neti, ũcoke ũkorwo ũkĩmenya nĩha haũ ũratega, ũcoke ũkorwo na ũgĩrĩru wa nĩ mathaa marĩkũ mega ma gũtabania ũtegi waku.